Sibai ng'echirek komomokyin gee tuguk chechang yoche iker kityok loindab beek ih amitwogik che tos mokyingee gee ak inyorchigee chi netos ngomach ityach kerib ih komatkobit uindo aketugul ng'echirek inei komakorom kasit nywan ko iytos en oret nebo chokyinet kabisa so kot ko ke chii inei non imokyingee rapisiek en maat nemii barak ikushinii kong komosoton nebo baet ab ng'echirek amun kelchin nenywan inyoruu en oret nenyumnyum ak kor ibore iker rapisiek chekeboisien sikobit inyorchigee kelchin noton ko machang inikerchine ak kou baetab tuga ana ko temisiet so mii komie nebo ng'echirek chichon mokyingee inei rapisiek chechogu ako chemesikyinii orokenutik alak tugul ih ikusyi kong komosoton ngap alen kityo rapisiek che tos kilenen mondoo en ng'echirek ko yon iolchinii kerichek ih ak itilchi kityo manyoek chon kwo barak

Temik siku hizi komakouu chukibo kasari kinyet kong'omekitu kosiptogee akonai kole nee neyoche koyai sikonyor kelchin en oret nemii barak ih ako oret nenyumnyum so ngele ot en kasartab kemeut ko eleoo okere kobolji ainosiek en karibu ako ainosiek chemoe koui sikobek beek en komostab amitwogik kora ko en kasarta nemii ropta koyome korib ngo mobeek ngo sarek ko tile komie ak nyokomurmur ak kokonorchi tuga baka kiwango ne tos kibore ngunon kakoik kemeut konam any koboisien chukikakonor so makokonu shida neoo komostab amitwogik kokotetyigee inei tugul okere ko irab tugul kotetyigee komie so komostab amitwogik inei komokonu shida menyoru kotinye koimut aketugul komostab amitwogik noto okere konyor kelchin neoo kotoo

Yosich uwezo andochi komostab temisiet en koroninyon ko tuguk cheobirchinigee korong konai temiik tugul ko konai tuguk chemokotin sikobit kosuldaen boisionik kyik chebo ripset ab tuga chebo temisiet ih yani tuguk alak tugul netinye gee ak mbar koamokyingee konai kabisa kokuiyo yekakokuiyo ko kit aketugul kowendii komie ngap tinye aketugul akilit nengen kole nee nemakat sikobit kosich kelchin en kasit aketugul nekotinye so onete inei korong kou komostab tuga onete akobo tililindo en elerue tuga tuguk cheome tuga tuguk chemokotin koam tuga ak keripchi komostab kerichek ak beek ko ikere yan kakonai temiik akobo ng'alek cheuchono ko tesetai kasit komie nyorchin ingen kotesetai nyorchin kelchin en kasit noton kotesetai kochome kotesetai kochome kotesetai ko vumoni soiti temisiet

NCCK ko tononchin kanisoshek tugul. Ako ngo tononchin ko arorchin chi tugul ko nai akopa maket ap kusik i, kararanindoap sikunet ak kopos ngele yani ene nwagindo koteche chorwandinyon en pororioshek tugul che tos mi Kenya msima. Ak kokuyenchin piik kararanindoap kesik i, ak faida nepo sikunet. Eng' yotok koposokse tuguk che u chorsoshek i, yani ki age ne mamakat en sapetap kimugul met kopose NCCK ako kachin oret ne kararan kanisoshek kosup kiit agenge akorip ine komasta ap amani kenai ngosup piik che chang' inae ile posakse tugun che samis en oret nemi parak. So, kasinwan any notok kokuyechi piik ak koparchi kole yache kopurya ak piik komye.

Ole kinomdo lain komo kit neu kotienge ko tos kelchin neinyorchini iniyai kasinatok ak tuguk Che magotin asikobit iyai kasinatok so yon menyoru uindo age tugul inoi kora ile roisi Ole inomdoi lain ako ingen rabisiek ko iboiboitin kotor ot komesikyi iger uindo age tugul nekebun so kotesetai kosiche rabisiek en uwingi inoe kora ile yetu minset ab suswek ak ko karib komosta ab temik inei en oret nemi barak kabisa inoe ile komosaton kotechokse ako nyorchin kelchin bik Che Chang yon kanai bik Kityo naet kotiny naet akoboisien naanaton koyapta kororonindo ab kemin suswek inoe ile kochang bik okot nekamakopanganat kochut kasinatok ko ye kerin ko kanyor kelchin ko aginee kosubi komasato ngap chitugul ko mokyingei

Tiong'ik ko kokotestai yani kobarai kabza komosoto ng'amun ii bwone watalii en chong'indo koron, koinei ingobwa kosiche gii wananchi, siche gii emenyon ii, foidikoni chitugul nemi garibu yoton, so noton ii ko kokotes koet soidi ng'ab elesigen keljin chii komaroisi iutyen, itesetai iripe yoto komyee, kobur komyee ako chome chitugul, ngocham chitugul ko inoe kora kole ribet ab tiong'ichoto keribe en oret nemonkyingen ak oret neititayat ngab kakenai kele isiche gii initetean komosotok, so ribset ab tiong'ik inei komin komyee kabzaa kotesetai iotenywan kora, yani kotesetai en oretneititayat, kotesetai kochangaigitu kabza ne ketesetai kebendi tai ii ko keljin nekinyoru koetu soidi so noton neikere ile kogoyachech echek tugul kegusying'ong yoton ak kigimit konyo kogaranit kabza.

Amitwogik chepo kiakik chechuket ko le suswek chepo kawaida, sarek i ak mogek lakini en komastap mogek ak sarek ko tam akerchini kotinye kelchin saidi ngopit keam si kidogo ngikachi komaen kotuanen ko ina kokonu shida. Ko pich ngikachi ko kakosaiya kidogo ko konu kelchin ne oo. Ko pose kora ng'alek ap mianwogik eng' kap chuto ke keripe en oret ne kararan i ako oreet ne ititayat i ako eng' komastak kora ko manyorchingei koseret kiakikuk amun en rerunetvap amitwogik. Inipangan komye komasatak ko kararanitu inyorchini gei kelchin eng' kasarta tugul, ngo kemeut, ngo ropta ko ma rese ne komastap inyorchigei kelchin. Iyorun rapishek che yamatin kou kor kora komeparchigei saidi ngap ki ne kiripangan so isupi kityo laininoton en yon.

Bo komonut soiti iger omitwogik cheome kiagikuk ii ak faida nenyoru kiagikuk ingwam omitwogichoton, nibuch ng'ot igochi kityok ii konyosin kowekse nyweny komostab chego ako afya kora nebo teta ko nyosin komi nyweny so kararan ininai ile iboti nee kii ome tenyi, tos tokyin kogonon tuguk chomokyinigen en chong'indo ala bose sikobit inai kiit nemagat en inyee, nibuch inigochi kityok ii komagararan ingab nai ile iniboe tuchutok koimokyinigen kelchin neo so ingotigochi kityo amun kayoche igochi ko inoe ile inyendet negebargen so yoche inigochini itinye naet neyamat ii agobo kiyoton neigochini tetang'ung ako kora inoe ile tuguk alak kotigochi kityok ii koinango kamakararan en sobet ab tetang'ung so kararan ininai siribenge mionwogik che tos ibu omitwogik.

Kampunini komi Nairobi anan ko branch age komi Thika. Lakini ne kampunit ne tononot ne yae kasit ne tugul ko sambasandai kopa komasana kamwaun ko Nairobi. Ko kasit nyin ko chope tomatoishek chepo aina che terterchin. So inyorchinigei aina age tugul ne imakchinigei en yotok. Ko sambasandai kora kopa komaswek tugul eng' Kenya msima. Ingen ile komaswek che chuto ko counties fourty seven ko inae ile makatin tuguchon nea, yani mi parak. Ko kaikas tegemeanen Kenya en side inoton po tomatet. Ko kasit nyin notok, isudaen poishonikwak en Nairobi. So, kasit ap kampuninito any ko tomaton no.

Walilutik che kikoip Uber ko chang' nea amun po koron ko paishen muswoknotet ap kasari ako yemi poishenwa ,uber ko inyorchingei taretet ake tugul nemi parak kora, ako ne kor ipaipaichini akot akinye. Ndap ipetililindo iite ole kemache en sait ne kemakchinigei, yani usalama ko mi parak kapsa ako tililindo komi parak yani ipure ne ikase ke ne imi Uber metinye arokenutik alak tugul. Kiit age tugul ne imakchinigei koitu kora en kasarta ne nyalu ako en sait ne notok, masirsiri. Kikochop kasinywan nne kokararani ak kocham piik che chang' amun en poishonikwak che isuldaen en sait ne koyanchine. Ma piik che ilelen ipwatchini kasishechwak ,acha. Yae ne kou ole yache en sait ne makat.

Ei obwotichi ko kompunit nemi Kenya ng'ab kit agetugul nekakiteb en yuniton ii inyorchinigen en sait nenoton ako momi makornatet is kora, itu kiit negeteb ii koukineu, so obwotini komi Kenya kotieng'en en boisionikwak chetesendai ak kasisiekwak chetinyegen ak ichek, ko inoger kounoton obwotini ko kompunit nemi Kenya ingab ndo kibore is kompunit nemi olelo kotos initeb kii kotos moitu en sait nekokimwounen, tos mi, bitu terchinet kidogo ibak ko initeb ko itu en sait nemagat i ako kioton negoketeb ii ko kioton negeibu, mokibore kora ichilile ,so obwotini komi Kenya, mongen ile ole side ingiro lagini mi Kenya, maloo inei, maloo en yuton nibuch ibak ko makompunit ibak netinye tononet neyamat ii ng'ab momi ukora togu kineyoe, youn kiit nekor iboiboenjini so kararan inei kompunit.

Naat sipitalit ab Kenyatta amun en konyoisenwan nemi barak, ak koter en konyoiset ii kolasima kora ko biik chetononchin ii ko biik cheng'omen chetinye naet neyamat kotononchi sipitalit noton, ago ingituye biik cheng'omen kounono ak takitaryek kora cheng'omen ii, chetinye uweso neyamat koter sobet ab chito ak konya chito kotorkonyo kosob konyee kou olekoyoche kosobto ko kiit nekararan kot missing, so omong'u ko noton neyoe sipitalini kenai, konai biik chechang ng'ab ingokakinyai chito kokemnyanat soidi ak iwege kokoisob ii konoton baornatet neyamat, kobor kole sipitalini ko sipitalit netinye uweso neyamat kosor sobet ab chito, ako sipitalit netinye uweso kabiza nemokyingen chitugul agetugul nemokyingen kosob koigeny ii kwo yundo konyor toretet so among'u konoton nekisuldaen konai biik chechang' ii ak kocham biik chechang',ko kwchome is boisienywan ii ak olenyoito biik sipitalinindo so ko noton nomwoini biik.

Nairobi ko taonit neo kot missing, tesetai boisionik chechang en yuno ak kasisiek chechang, chang biik ii aina aina cheyobu komoswek tugul en Kenya, nenoton komiten KICC yundok ii amun tesetai shughuli, shughuli en yundon kochang kabsa, chang' mebore is taonit ne ming'in acha taonit neo koter kou komi kwenut ab Kenya misima, so boisionik chechang kot missing ko tesetai en yuniton ako kotesetai ko kikitekyi KICC yuniton, agenge en oletos bokomunyen bichu, kandoik chuchok akele yan kabit kora toek chebuni inje en Kenya, ko yuniton elenaat komunyen, so inoe ile woo toche chitugul kabza yundon, baraa inei.

Poishenya ne oo kot missing' ko inete piik akopa tuguk che maktin koi msalendo nepo Kenya. Ako ne ter choni ko netin iistaen gei makosa che mengech mengech. Ako iparun kora inai ile niyai makosa any ko tos ne inyorchinigei en makosa inotok ne keyai. So inetin ole iistaetaengei makosa inotok ak konetin kora ne kor ndi kor komesupi che kakimwa ko toroken neyakse ye meai kou ole kimaktai so isuldaen tuguuk tugul. Konin naet ne yamat ak inai ile makat en inye ko i chi nepo Kenya. So yu nitok ko ole mang'une tuguuk che imuchi iyai ko i msalendo ne Kenya. So notok kasinywan yeu yeun inne ako koarorun. Ngenamden makosa kiarorun tor inachi akinye kole ketinye makosa, ako yan kaitiny makosa ko menai ile ne makat en inye?

Prime minister nekinetai en Kenya ko kibore Jomo Kenyatta. Ne noton ih ko koek Prime minister netai en kenyitab elibut agenge ak tamanuagil bokol sogol ak sitini ak somok. Kenyit agenge kotom kisibto kikochi cheoo koik president netai kingobore kityo kakonech Uhuru koek President inendet ih so inendet nekitai koeku prime minister inendet kokiyai baisionik chechang missing koki nyorchike koek inendet kandoindet kotikochi uhuru tugul ih konyor kaliet tugul akibun eunek kug . Kinyolchige president inendet ih koek prime minister en emet nyon bo Kenya

Boisiet ab kandoindet neo nebo emet ab Kenya ko korong ii ko korib bikyik konyor chomchinet ab gee nekararan ii, kotakinyayasani, koker komastab beisiek ab tuguk ii, omitwogik, yani kit agetugul kiuchumi ako koribchi kora ng'atutik is matkobit konyanyasan biik ii alan chechoton ko mi barak en ichek ng'ab kondoik tugul isibi tuguk chemoche inendet kisib, inendet negonu ng;atutik cheyoche kisib ak tuguk cheyoche keyochi biik chik, asikobit koborgee tuguk chekararan akobo inendet so inendet koyoe kit agetugul, yoe kit agetugul ne noton ii kokilewen inendet kotononchi biik, so sautik, kit agetugul nemwoe komwoe kit nemokyingen biik kokosyi inendet komwoi kiyoton ako kisibi kiit nekamwa ng'ab inendet ko neo, inendet ko chii neteteoni agetugul nemotinye uweso koteteange ko inendet neteteoni.

Ole a punu ko mi parak en ng'alek ap polotet saidi ko chi ne kipare Isaac Ruto. Isaac Ruto ko chamat en poishonik chiil koron. Isaac Ruto ko kiit ne kamwa ko kii netai en ine kosuldaen kiotok. Mamwaen kiit ne ingen kole tos ko nenet anan tos komach kiit ne imuchi kosindan inendet. Ngomwae ine kiit komwae kiit ne ingen kole isudaen kasit notok ne kamwa anan kosuldaen kiit notok ne kamwa. So, notok amune asikochamat en piik che chang' . Chamat ako naat kora. Naat en piik che chang'. Ko kikinai amun en ng'alekchik ak poishonik chiik. Ingonyo sikenai ak kechamin ko lasima tuguuk che imwae ko kikiker kele iman ako tuguk che imwae ak iyai. Inget kora ngimwa kiit amesuldaen kiotok ko keparchi piik ile oo lembechta en ane kosir kiit age tugul komasikchin ama tachamin ine piik kotiny gei kiingen lembechta neitinye. Nepuch inimwa kiit ak isuldaen kou ole kenwaite igen kora kochamin pichu .

Konetik ko biik chebunee kewelinwek chechang missing, ne noton kokokikerchin kele yoche iman kisipchi kit tuguk chemoche akopit kikochi, nibuch kokokimwachin kelenjin kowek kasisiek kwokokochi look somanet, ngap is inguni komo mii sugul look, so igeni sikikwak kinete lookchwak akikochin lookwak tuguk tugul chemokotin en ichek sikonit kosuldaen somanutikwak komie akopit kosiryo konoton nekokilen konetik koo kokoi muda serikali sikoshughulikanji shida chekotinye kidogo akopit kotestaa kasit kou yekitam kou is kila ako testai konetik koyai kasit nemakat en ichek akonet look kokochi ng'omnotet nemakat kotiny lakwa agetugul nemiten sugul alen ko noton.

Eei kokoret ab kiagik ko kararan kabisa kararan kabisa ngikor kiagik amun inyorchigee faida neoo ak kelchin neoo ako kora ngikor kiagik inoe ile ketergee en mionwogik ingen is miten yuu kilue chego kiome banyek ko ngomekoi ribet nemii barak kiagik choton ih koinoi ile shida nekotinye kiagik ih kosipchingee okinyee ngapi ilue chechukan ak iame benyikan so kararan nirib ko keribgee kora so ko usalama kokabit en komoswek twan keripchigee tililindo ak iripchi akinee teta alafu koyoche kora irib amun inyorchigee kelchin neoo koyob tenyaton so kokararan inirib ngap ribin akinee siuon kewekyi kongoi en kasit nekararan nesuldeun ih ak toretet neoo nekonin le konoton nekararan ngerip kiagik kobur komie ako ngeter mionwogik chon ih ko kararan kabisa

Kandoik aeng Che achame en yu amii ko Dominic Kosgei ak nekibore Isaac Ruto chuto ko kandoik Che kiager kobo iman ago isuldoen kit age tugul ne kamwa kole yoe bichuto ko moto tinye ngaal chechang lakini boisionik kwak ko aroru ichek soiti so inyoru ko ngol en kit ne kamwa ko lembech ngab ichek komata ngolole okot ago ngongalal ko kongolole Kityo kolenjok yoche ayai kit koteb kole en kasarta neten kole ago ngomwa kounoton ko en kasarta nekiten Iman inyoru koka kosuldaen kit nekikamwa so inoe ile ngomwa ki inoe ile tayari ko kopangan ak konai kole tuguchu kamwa ko asuldaen yaani ngomwoe kit ko tayari kakopanganak u kele kanyokobwotu kole amache achob kole so ichek ko kiacham kotienge imandanywa netinye mata inei kotinye lembeita Tom agerchi inei lembeita

Ng'alek ab siretabgee ko kimokorom soiti elebo anee ko kianyorchi gee koyob takitariek chekibendii kot en kot kokoitoo kerichek choton so konyorchigee family nenyun kotugul ih ako kioboiboienji ngap momii kiy nekikimakenan kikimoe kityo look ih ak kikoi toretet neyamat ih akobur komie so noton nekioker ole kararan ak acham ngap momokyigee tuguk chechang missing ako ngunon komiten komie motinye wasiwasi aketugul ole tos konyorchigee miondo fulani, kikiter ako kin keter among'u kokiterok ngap tomo okerchi shida aketugul koimin ichek